Jo gweng'ua kwedo ahinya nego lee mek bunge nikech lee mag bungego oket ni gidak e bunge, gidak kuma jogweng' odakie. Jogweng'wa tudore gi sirikal kuom ka gineno lee mag bunge gitudore gi sirikal mondo okawgi oketgi kuma onego oketgie.

Gimang'e kuom gini en niya ong'iyo ng'wech mar gari gari kokalo kuma entiere oneno ni gari no ringo gi ng'wech mamalo kata mapiny. Osebedo kokonyo apisa mag ndara ng'iyo kaka ng'wech kata piny mondo omak gi otergi e chik ka gikalo chik.

Kit gini maero en rangine makwar gi racharno. To gimahero ahinya kuome en ni ya, abiria moidho iye iritogi maler kendo gari ler kata ka gichako wuoth gari ok chung' gari dhi machop kuonde mabor, gari ok chung' chung' e kor yo.